gigo madagomb koa kuom sirikal mondomi okonywa gin kaka kano mar ndikruok mar gige thieth, kama wanyalo ngiye weche matuch apoyo nono, kaka wanyalo chulo osuru kokaloe mbui kendo kaka wanyalo ngiyo kaka yore mag wuoth timore e pinywani koya kuom sirikal ,kamwanyalo ndikorego e yor somo mangato ka ngato ngeyo kaka gige ne gin , kaka wanyalo ndikore mondo mii wayud yedhe mabiro nwa egwenge, kendo kaka wanyalo ngiyo sirikal kaka tiyo gi pesa wa maok ni saa ka saa wayware ni oti gi pesa wa marach kendo ochak otii gi omenda wa marach kendo kaka wanyalo timo yiero mar jotendwa e mbui maok ni wadhi wariedo eka wagoo ombulu

Tijni anyalo kono ng'ato, okawo gik molworore maromo abich kasto oolo lowo moriw, lowo moya kuonde kuondo mondo kik obed lowo achiel oolo kanyo, bathe kanyo. Kokwongo opango gigo miketgi mondo mi kik gibagi sama ichako tiji. Tikawo lobcha tiolo egik molwororego mane manoket mapong# mine ni omakore maber makata ka koth ochwe to ok nyal ywero. Kisetimo kamano, tikao lobcha, tichako iolo kuondegi mondo kik isomb gi lweti, nikech lowo samoro nigi tuoche moko, kise sombo gi lweti mipong'o kuondego, tikawo gima chielo to ipambo godo lobno, mondo kik pi kata koth kachwe yuerni gigo ma ibiro pidho eiye kanyo. Mano biro miyo gino bedo maber kendo biro konyi maok ni saka saa iwuotho kidhi kumabor kidhi ng'iyo achiel mane iketo kumachielo kendo machielo mane iketo kuma chielo. Ma biro konyo iye mondo mi ikung s ikung kuma ikete gini.

Gigo mabiro e pacha ka aneno tijni en ni samoro debedni ng'atni ipimone kadobed ni en gi tuoche mag kute mag ayaki, kata ipimo rembe kadebed ni nitie gigo momiyo rembe ok ng'eny kata tin. Kata debed ni en gi tuo moro e dende ma samoro kudni moro osebedo kachame koro ing'iyo ni dobed kudni mane machame. Kata en ng'atno ma suna osedo kakayo kendo ichich ni suna mosebedo kakayeno nyalo miye tuo mar wich bar ma koro nyaka pime apima mondo eka miye yath mowinjore gi manyalo thiedho tuono. Kata en ng'at ma samoro ne gimoro ong'ado, koro ochich ni owinjo bed ni opimo dende kik bed ni oling' to tuo moro ne osegore kuome manyalo thiro ngimane kendo nyalo otho kasane pok oromo. Gino en gima itiyogo eng'iyo kudni ma dibed edel, emomiyo kanene to mago e gik manbiro e pacha.

Piny owacho osekelonwa yot e kwondewa mag thieth kagikelonwa yedhe machiegni kodwa e gwenge. Piny owacho oselosonwa nderni makoro wanyalo ringo godo ma ok wakelo chandruok e chopo mwanduwa kwonde mwadhi usogie. Piny owacho osemiyowa chokdar maritowa e gwengewa mondo kik wabed ni jomahundu monjo wa. Piny owacho osegero nwa kwonde tiegruok ma nyithindwa dhiye mondo omi oyud lony parariya mar loso gik moko. Piny owacho bende osemiyowa chiemo manono e kor gwengewa higa ka higa mondo omi othir kech ma samoro kecho malit, makayo nyithindo ma tamogi kata mana dhi kwondegi mag tiegruok. Piny owacho oselosonwa kwonde mwa nyalo kalo godo aorni mapong' mondo omi wadhi loka machielo mok wayoro pi, ma lee manie pi omiyowa masira.

Lwanda Magere ne en gi teko mag piny. Kendo Lwanda Magere iwacho ni dende ne olos kod kite. Omomiyo ne en ng'at ma lweny ne ok nyal loyo e yo moro amora. Lwanda Magere ne en ng'ama ne sama ne lweny owuok e kind jo Nandi gi jo Luo en e ngat maning'iyo kaka ng'ano manyalo loyo lweny no nikech ne en gi teko mar piny moloyo ng'ato ang'ata e piny luo. Lwanda Magere sama ne otho, ne jo Nandi o oro ne dhaki manobiro ofwenyo kuma teko ne nitie emanonege. Kendo iwacho ni notho e tie aora nyando ma kanyo e ma dende olokore kite e tie aora no. Lwanda Magere no ng'e kaka ng'ano ma jalweny kendo ng'ano man gi teko ma onge ng'ama loye e lweny moro amora.

Tong' wanyalo tedo mwacham nikech midenyo . Tong' wanyalo uso kendo sendi mwayudo wanyalo tero wachulgodo omenda e kwonde mag tiegruok. Tong' bende wanyalo keto matoo nyithindo, ma nyithindogo be wausi nikech gin gi nengo manyalo konyowa e timo tije mamoko, kod sendi. Tong' bende ikawo kendo opotleno, ikete puodho nikech en gi ber kuom pith wa mag puothe. Tong' bende wanyalo kawo mwatim godo nonro moko kuom yedhe moko manyalo thiedho tuoche mamoko e piny ka.

Ayudo kony kowuok kuom kanyo mar choko osuru katiyo gi masinda owuon maen sim maen ong'ue yamona ma an godoni kata adhi e cybre mondo mi okonya. Kata achako wuoth achiel ka achiel ma adhi nyaka kama gintie mondo aler chandruok ma an godo magombo mondo mi okonya. Emomiyo aseyudo ka konyruok ma ayud kuom gi osebedo na maber omiyo sama an gi chandruok to akuongo achako gi ong'ue yamona. Agocho negi, kotamore to adhi kuom ja cybre konya, kata awuok to adhi kuom gi kenda, mondo mi giwinj chandruok ma an godo. Kendo mano miyogi yot mar konyo kendo loyona chandruok ma aseko bedo godo kachanda momiyo amanyogi katiyo gi simba, masinda.

kuonde kembe mag omenda nyalo keto chiro mar loko omenda kendo ginyalo keto saa ma iloke omenda mondo mi ng'ato okel omenda mare olok obed mar piny machielo kendo kembe mag omenda gi nyalo keto okenge ma omenda owinjo bed ni iloke kendo ma ok owinjo obed ni okalo okeng'e go mondo omenda oloki obede omenda mar piny machielo kendo ginyalo keto kata mana sama omenda moko iloke mondo onen kata okony mondo mi ikal boda ka idhiye boda mar piny machielo